Jok mauso yudo yor yudo omenda, kendo seche magiuso giyudo omenda kendo mae nyakonyogi e timo gikmamoko machalo kaka nyieo leuni, nyieo gikmoko mag ot bende. Jong'ieo bende yudo chiemo kaa, kendo mamiyo chiemo bede kind oganda kendo loko nitiere miyo gini nigi nengo.

Koth ogandani itiyogodo e yore mang'eny. Itiyo kode e chiemo, itede maber michiele. Inyachame gi chapat kata gochele, kendo bende inyapidhe mang'eny kasto iuso, kendo mamiyo iyudo pesa.

Maua majobecho, kendo marochere gikelo mor gi muya magigolo, kendo kaka gidongo majaber, bende yiendegi nigi kala ma green mabende kelo ber ne aluora.

Bedo gi dhok kata tiyo tijni miyo ng'ato yudo chak kendo sama dhok onyuol mang'ato nyietho to en maber nikech ouso chak kendo oyudo omenda maonya timogo gikma opogore opogore, bende chak ng'ato oknyauso te, madho moko kendo ma bende en chiemo maber gi ngima dhano, omiyo ahero tijni.

Gikma biro e pacha ng'eny. Mokuongo biro e pacha loso weche mag sitima, kendo nenoni gweng' nigi ler moromo, kendo machielo en loso weche mag mbui mayuayo neji network kata mar kelo neji weche mag tudruok gi mbui.

Gikma kelo mor kae gin kaka okapu ma mamani oting'o e wie, kendo bende niang' madongo kaa mabeyo kendo manyisoni nitiere yor yuto e gweng'ni.

Itiyo kode e weche mag wuoth ka ng'ato dwaro dhi kumabor, kata odwa dhi oko mar piny Kenya, to nyaka oyud passport makonye e wuoth, kendo mamiyo nenoni owuotho maoko chadre e pinje mamoko.

Imako wi packet no koni gi koni, ber ka itiyogi makas nikech beti sechemoko nyalo ng'oli. Itiyogi makas tinga'do lake riake gi malo kama iyudo kama inya gologo kodhi.

chon ne puro mar kahawa mitimo mana gi luedeo kata gi dhok ,kendo kata doyo nitimo gi lwedo ,tinde tinga tinga obiro makonyo e pur kendo kata konyo e pono kahawa ka osechek kendo ting'o tero kar uso.

iluoko marieba go kasto ing'ado gi matindo tindo kasto ipoko ,ka isepoko to ibaro gi kendo igolo nya igi machalo tol no, ka isegole to ikete sufria ,iluoko gi maber tikete sufria to iporo chumbi kasto iumo kata inyalo bende ng'ado kitungu e igi ti ume godo ,jomoko bende ka osetedo mochiek to chielo kitungu gi nyanya gi gimora mora magi nya chiedo go kasto gikete goloko giloko go kasto giweyo chiek matin gi olo ne pi matin mondo mi gimakre ,ka osechuakore matin to igole kendo ichamo ,ichamo go jiko ,inya kowe gi chae gi chak kata gi nyuka.

Riuruok mar jobengi mar Equity maolosone ojende mariek to onge gi omenda maginyalo dhi go e sikul ,yo ma ginyalo miyo gigodo omenda makata ginyalo yie kao gi kendo gichul negi pesa mar skul, kendo gidhi gisom nono kagisekalo penj madongo kaka machalo kaka mar class aboro, kod penj mamoko masechemoko nyathi nyakalo, to kaka odhie e step mambele tame.

Kaosepidh olemogi cucumber to iponogi kendo oketgi e wheelbarrow kendo idhirogi kaiterogi dala kendo bang'e to iterogi e chiro mondomi lokgi omenda.

Puonjruok mar CBC manitiere piny mar Kenya sani makonyo nyithindo e ng'eyo weche mag pur, kendo miyo nyithindo ng'eyo gikma ginyalo timo, kendo gineno gikma ginyatimo gi lwetgi, kendo mamiyo nyithindo nyalo loso negin owegi yor yuto, kendo ma bende nyiso kaka nyithindogi osepuonjore somo weche mag pur, kendo gipuro kabej maber, kendo oseedongo mochiegni chiek.

Chiemb dhok ka osepidhi odongo ma oromo kuma dhok nyalo chamogi ibetogi kendo iting'o gi iterogi ne dhok. Kae nitie gi jokma oting'o lumbe kendo chiemb dhogo gitero negi mondo gicham.

Kar olo ne geche kod apike mauta mamiyo giringo. Ma miyo jokmatiyo kae kod jokma ochako ohalano yor yuto kendo bende miyo jogeche kod joapike bedo gi yot kendo giyudo kaka giringo gi mitokni gi kodgi apikegi.

Seche mag deto gimor e familia kendo yudo mor e ot gideto chiemo mamit maitimo e jikon.

Tich mar lwedo makelo ne nga'to yuto kaoko dhagore gi nyieo gik mang'eny kata ka otiyo mana gi lwete mar loso gik mabeyo makelo ne omenda kendo miyo oyudo kaka ochiemo gi kaka onyieo lepe kendo gige duso ot monenore majaber ka iketogi ei odi.

Kambi mar nyiewo ma miyo ng'ato nyalo tiyogi simbe mar nyiepo kendo oorder gik moko kendo ikelone nyaka edhot ma miyo ng'ato yot kendo ok othagre gi wuotho kodhieduka kata kodhi town mana mondo mi odhi onyiew gik moko to kotiyo gi simbe odonjo ei mbui to oorder gik moko to ikelone nyaka edhot kata kamachiegni kode.

Riwruok mag oganda moko manenoni mondo gi kony nyithindo. Ainya ainya to ma onge nyalo. Kata gi esikundego ma nyithindo ok nyal ma gikawonegi chiemo kendo gi teronegi gik mopogore opogore manyalo jonyogi engimagi e yore duto

Yor wuoth mar ndege ma huyo gi ji kendo dhie egwenge mopogore opogore pinje mang'eny maboyo machalo kaka Amerka, south africa, kanada kod mamoko china pinje ma seche moko ng'ato ok nyal dhie gi gari to yor wuothogi ndege tero ng'ato kendo chopo kono mapiyo kaka nyalore kendo eyo mayot.

Chenro mar piny owach mar Kenya maneno ni gik moko mawuok epiny ka a kadhie epinje maoko kendo mawuok epinje maoko kabiro ei piny mar Kenya ka a, obedo eyo makare kendo okony kendo oriti maber ma nenoni bagni ok obedo eyi kit ohala matinore edhoo wedhego. Ekind piny mar Kenya to gi pinje maoko.

Uso mar ndara ma jiwo jok ma uso kiyo ka gari ochopo kendo dhi kachung' kata kochung' to giringo kendo gi usone jokmanie jowuoth manie ii gechego. Ma konyoni neno ni jo geche jok manie ii geche kata jowuothgo ok owuok oko ka dhi manyo kata kadhi nyiewo mabor to giyudo gigo machiegni kanyo. Ma bende kelone jo ohalagi yor yuto ka gi uso gigi kendo giyudo omenda.

Tugo mar nyithindo ma ji chokore kendo yudo mor ka tukego dhi nyime en ni nyithindogo donjo egunia kendo chikore kodgi kapiem mondo gine ma yombo wadgi. Nyithindo nyalo loyo gik ma opogore opogore mich ma inyalo migi kendo gi a kanyo ka gimor oganda bende chokore kendo yudo mor etukego kod tuke mamoko.

Kani kar konyruok mar piny owacho machiwo kony duuto mag chenro te mag piny owacho ma ng'ato nyalo dhi to oyudo konyruok. Kaka nyithindo ka dwa dhi sikul emabalariany weche mag HELB kod weche mag KRA kod gik mamamoko gi dhie apise machal kod magi kendo ikonyogi mapiyo eloso gigo kata yudo ID gi kipande. Kata mana oboke mag nyuol.

Dhowadh nam chumbi kuma nigi kuonde tugo. Ma iluongoni beach. Kendo kuma ji dhie kendo yudo mor sama gi dhi go abal kendo tugo ekuoyo mayom onenore majaber edho nembego. Kuondegi seche ma ji odhie to neno mor kendo ndher nya wuok epinje mopogore opogore ka gi biro ka. Kendo seche magi biro gichulo pesa. Kendo ma miyo piny owacho yudo yor yuto kendo jok matiyo kuondgo bende uso gik moko kendo miyogi yore mag yuto.

Ka ituge etugo mar ajwa. En tugo ma ong'ere ni mar jodongo. Kendo en tugo makelo oganda kamoro achiel. Kendo gi go mbaka kagi wuoyo kendo gineno kaka ji onengo odagi.

Kar tiegruok e ong'ala mamalo ma ojende puonjore eweche ma opogore opogore. Ma miyo giyudo gimoro ma ginyalo timo engimagi kendo gibed jok manyalo konyoji e aluora gi weche ma opogore opogore. Kendo konyogi e loso ngimagi mabiro.